Tijni en tich maber ahinya, gima bire pacha kaneno tijni kendo kanono tijni mos. En chiemo ma tijni kelo kendo kaachiel kod mwandu e yo no mar pesa ma tijni kelo. N'gama timo tijni nigi oala maduong' kouso alot mopidho gi, kelo ne pesa kendo miyo ji yudo chiemo ma gichamo.

Aora mar Sondu Miriu, ne ntie kod sigendni mag miriambo mang'eny. Achiel kuom sigendni go nigoyo kuma aora ni nitie mokale miluongo ni Odino. Ni Odino kanyo ne ntie lee moro maduong' magala gala mane ntiere. Kendo wachni ji no omako chon, ni aora no nigi le malich ma bwogo ji. Sigana machielo migo kuom aora mar Sondi Miriu manyalo bedo miriambo, en ni aora ni nomiyo jomodak kanyo ok yud dwoko maber e puothe gi ka gipuro. Ni aorani kaka nokel gima go mach ni puothe ma kono dhi marach kendo ok tim maber. Mago e moko kuom miriambo mantie e wi aora mar Sondu Miriu.

E timbe anyuola mag joluo, chira en kuong' maduong' ma luwo ng'ato kotimo gima kwero machalo kama. Ka ng'ato onindo gi min gi kata gi nyamin gi mo oterorego, iwacho ni chira nyalo luwe. Kuong' ni nyalo luwe kendo en kuong' marach ma nyalo kelo ne tho. Chira e kind anyuola mar joluo en gima ok nyal thiedhi gi yo moramora. Kendo giko ne en ni ng'ama chira omako, bedo matuo kendo tho. Mano e chira kaluwore gi timbe anyuola mag joluo.

E kinde ma sani pod ji tiyo gi yore machon mag thieth machalo kaka ka ng'ato nigi duol malit kata ma rewni. To ikawo it rabolo kendo i rego malokre buru e mach, kasto ng'ama tuo nang'o to aonda mare lal kendo rumo ka duonde ile. Bende ka ng'ato nigi ich kach mar gima ochamo okethore e iye, nitie yath ma imiye. Nitie joma oikore mondo omigi yath machal kamano, ma loso igi kendo bedo ma kare. Bende nitie yore mag thieth mag konyo miyo man gi ich madwa nyuol ma itimo gi nyamrerwa e gweng'wa. Pod nitie nyamrerwa ma nyalo jolo kendo konyo mine nyuol ma ok gidhiye kar thieth mora mora. Kaachiel kod weche mang'eny, ka gige bungu okayi katoketo sum e dendi, nitie yien mang'eny ma isari go. Kendo sum kata gino kwiri marach modonje dendi nyalo wuok.

Timbe luo mag tho ma oselandore e tieng' masani, gin timbe mangény. Chon ne nitiere timbe machalo kaka tero buru, ne nitie timbe machalo kaka lielo wich. To e kinde masani mosedong' ma pod ji timo mangény, en bedo gi ngáma otho kuom kinde malach mar ywak, manyalo dhi kata um jumbe madhi jumbe ariyo gi gi wiye. Bende nitiere timbe moko kaka mar lielo wich ma pod dhi mbele. Owe kata ngáma otho ne, kata joma otho ne lielo wigi mar nyiso kuyo margi, kendo lit ma gin go. Bende nitiere timbe machalo kaka bedo kod nyasi e kinde ma ngáto otho ma pod timore ni. Ka ji yiengó, kendo ji chiemo, kendo ji yudo mor e chiemo, ka ngáto otho. Mago moko kuom timbe mapod dhi mbele kendo moselandore ne tieng' masani, koya kuom tieng' mokalo.

E oganda joluo, tije machalo kaka tije mag lupo ne owe ne joma chwo, nikech joma mon, ok ber ka tiyo tijego nikech gik ma chalo kama. Lupo en gima itimo gotieno, gi godiechieng', omiyo joma mine ineno ni ok ber ka bedo oko otieno ka lupo. Kendo joma chwo nigi chir mar bedo oko otieno thole ka giplupo. Gima chielo mamiyo mon ne ok ber katimo tijni, en ni tijni en tich mapek machalo kaka ywa rimba, kaachiel kod luwo rech machalo kaka rech mar omena, en tich matek ahinya. Kendo ngény ji ongé ni jomachwo em a nyalo timo tije matek kamano.

Kopogore kod lemo ne jotugo mondo odhi maber, oganda nyalo timo gik mangény mondo okonygi, mondo gichop nyalo margi duto. Jatugo machalo kaka Congestina Achieng', inyalo kony ka ongí paro mare malongó, kendo onyise kaka en ngáma nyalo ka ithiedhe kendo ka i ikonye mondo pache obed maler, kendo malongó. Jotelo, kata jogweng'gi, kata jogweng' kata gi ji duto nyalo konyo jotugo ka gisiko ginyisogi ni ginyalo. Kendo kero paro no maber mar nyalo gi e pachgi mondo gibed joma otegno. Ka nitie gimoro ma jatugo nigo, jopiny nyalo ngíyo kaka iringo kodgi kuondwe mag thieth, malongó mar cheko kit pachgi, kata kaka gidhi maber.

Mokwongo yudo otiko mar ndege yot ka idhie mbui mar ndege ma idwa tiyogo. Wawachni idwa tiyo gi ndege no mar KQ, en ni, idhi e mbui margi mar KQ, kasto imanyo kar nyiewo otiko mar ndege. Iluwo mayom kiya kuom nyiewo otiko to obomii yorno mar chulo otikono, ma ibiro tiyo gi simbi mondo ichul. Ka isechulo to ibiro yudo ote mar ni isedhi maber e nyiewo otiko mari mar ndege. Mano e kaka inyalo tiyo gi okang', okang' ka okang' mondo iyud otiko mar ndege. En ni ikuongo iyiero ndege ma idwa tiyogo, bangé to idhi e mbui margi, kendo iyudo, kaka ichulo otiko margi, e achiel kuom gik ma gindiko kanyo en yor no ma inyalo yudo go otiko mayot.

Midekre mar paro en two no ma tek fwenyo ni in go kaka ngáto owuon. Ma chalo kaka an ok da ngé ni an go two mar paro mayot. Nyaka ngáto fweny, ngáma chielo ni an gi two ma paro. Ka luwore gi kaka atimora. Gigo ma atimo, gigo ma awacho, kata gigo ma ngáto nyalo paro ni aparo. Omiyo e konyo gima chal kama, en ni nyaka kel gimi luongo ni ngéyo. Nyaka puonj ji e ngéyo gik ma kotimore ni, kata gik ma kiparo, kata gik ma kiwacho, nyalo bedo ni in gi two mar midekre mag paro. E okang' mokwingo en ngéyo, ni kangáto ongéyo e wi midekre mar paro, e okang' mokwongo mar konye. Bang' mano to oganda nyalo temo mondo ongé gima kelo midekre ni maduong' ahinya. Machalo kaka gweng' ma owach ni mar Luanda mane Kaunti mar Vihiga. En angó makelo paro ni, kendo ere yo mane ma inyalo duok go paro ni piny, ka en nyithindo kata chiemo. To nitie kaka oganda nyalo riwore mondo one ni nyithindo opuonji kando giyudo chiemo makare. Mano e kaka oganda nyalo riwore mondo okony chenro machalo kod ma.

Jaik chokruok nigi yore mangény minya chopo go kuome, kata minyalo wuoyo godo kode. Inya wuoyo kode e yo no mar mbui, e yo no mar simu, goyo namba, momii mondo igo, kata ma oketi mondo ngáto otigo. Inyalo gocho kendo inyise ni ochor chudo no ne chokruok mabiro kata oduokni omenda mane itiyogo mondo iikri go ne chokruok machal kamano. Erokamano.

Gini watiyo go mondo ogol kodhi maber kendo ne cham mwapidho, kogolo kodhi ir cham achiel kotero ir moro mondo cham onyagi. E tich mwatiyo kod gimni. Gimachielo mwatiyo kode, iluonge ni kich ma ok kechi, en ni okonyo kendo watiyo kode mondo okelnwa mag mahua, mondo olsgo mor mar kich. Koting'o mit mar mahua go e tiende, kata e dhoge, to otero ne kich ma loso mor kich kendo gi e yorno okonyo mondo los mo mar kich. Mago e tije ne, motimo madongo. En modno cham ochieg maber kendo ogol nyak maber gi loso mo mar kich.

Ber mar pidho alot kuonde machal kama, kata mar timo tijni en ni okocham lo mang'eny. Inyalo timo kendo yudo alot mang'eny, ki itiyo gi kuoma tim moingo ka ipitho e lo. Kendo ma miyo iyudo nyak mang'eny gi lo ma tin. Gima chielo bende ma ber timo tijni kama, en ni kidwa dar to yot mondo idar. Tijni yot mondo ing'i ler mar tijni nikech en kuma tin ma yot rito maber. Mano emomiyo tijni nigi ber methoth.

Kinde machon, pith mar jamni kata jamni mar dhiang' ni itimo kod dhok manyachon kendo ma ok ne rit maber. To e kinde ni, gik moko oselokore kendo tinde ji yudo kodhi maber mar dhok ema gipidho. Ginya bedo gi dhok mana ma golo chak kende, kata dhok mana ma golo ring'o kende. Omiyo tijni oselokore mang'eny ahinya, ka kinde ni dhok ma itiyogo gin dhok ma ithiedho maber kendo irito maber. Tijni oselokore e kinde, e kinde ni kipimo gi kinde mosekalo.

Mor machalo kama, inyalo mana kel gi kinda e tich. Gima aneno kae, en mor ma okel gi tich matek, ma japur tiyo ka achiel kod bedo gi ngéyo mar tich ma onego bed ni itimo ka kuma aneno ni ongádo ne pi kuma ber. Kendo nitie kaka oloso pige mondo odonj e puodho maber kaluwore gi gima odwa pidho. Bedo gi ngéyo ma nyasani, kelo mor maduong' ne jopur, koriw kod kinda, koriw kod paro mar gik mabiro mbele maber, kacham, kata gik ma opidhi, osebedo maber kendo osedongo maber.

Gima timore kae, mae chenro mar thiedho dhok kata golo negi tuoche ma chando gi. Ka gima itimo kae en kalo gi e pi ma gilwokore ka ichwo gi yath, kata ka gilwokre mondo gik ma omakogi machalo okwodo mondo olwar. Tijni en tich makare mar, ma medo jamni bedo gi ngima makare kendo maber.

Chiemoni en chiemo mamit ahinya. Mae chiemo mar oganda gi chapat. Oganda en chiemo ma nigi ndhadhu mangény, kendo okonyo mondo dend ogerre maber. Ka chapat to en chiemo ma mamedo ngáto teko. Kaka wanyalo chamo chiemoni en ni ka iseketo e san, to inyalo tiyo gi lweti mondo ingínj chapat matindo tindo, kendo soyo ei oganda kendo icham. Kata inyalo mako chapat gi mabor matin ki i ikawo oganda gi ojiko kendo ingádo chapat gi dhogi mingádo, mi itingó e lweti. Erokamano.

Puro kata nyak mar lo en achiel kuom yo ma ng'ato nya loso go mwandu. Ahero wachno ahinya nikech mano e sigana ma osebed kinyosowa kinde ka kinde. Ni kiketo kinda e pur, tiyudo mwandu ma mang'eny. E tijni, ma tich mar puro kendo uso afuoto. Afuoto en chiemo ma mit ahinya, kendo ma ng'ato nyalo yude mwando ka ouso. E gima neno ka ni, miyo aher miyo abedo gi hera maduong' ahinya ne puro kata uso afuoto kaachiel kod gigo duto te maya e lo. Nikech kokalo kuom mano, ng'ato yudo mwandu mang'eny kendo medo gerore. E weche mag chiemo, kata e weche mag uso chiemo kinde ka kinde ng'eny ji ng'iewo. Kendo okinya dhi e lal mora mora kibedo gi chiemo minyalo uso. Omiyo ahero kendo ahero tijni ahinya.

Tijni nigi ber mathoth, achiel kuom ber mage en yudo losruok mar gwen itiyo go e pur. Kendo miyo japur yudo nyak mang'eny kuom pidho mopidho go cham, chambe. Marariyo, gima duong' ma ng'ato nyalo yudo kendo, e tijni, en ka ng'ato ouso gwen yudo mwandu mathoth. Ka sani nengo mar gwen ni malo ahinya, kendo e ndalo kata mag nyasi, nengo mar gwen idho ahinya e kinde mag liete kata weche mag kuyo bende ji chamo gwen ahinya. Omiyo tijni nigi nengo kokelo mwandu kendo okonyo kata pith mar cham gi gik moko duto te maya e lo.

Pidho gwen nikod nengo maduong' ahinya. Nengo ma okwongo, e alwora wa en ni, losruok mar gwen inya ti go e pidho cham, kata pidho yiende, kata pidho gik ma moko ma dongo e alwora. Nengo machielo ma tich mar pidho gwen nigo, en ni ngáma opidho gwen nyalo mako gwende, kendo uso, kendo yudo mwandu kuom gwende. Bei, kata nengo mar gweno sani ni malo. Omiyo ngát ma nigi gwen ma dwaro uso, yudo mwandu mathoth, maya kuom uso mare. Mago e moko kuom nengo ma tijni nigo e alwora.

Mae japith mar rech. Obiro ngíyo kaka reye dhi, kuma opidho gie, kendo obiro miyo gi chiemo. Ka angíyo malongó, e gima otingó e lwete ma rambulu, otingó chiemo mar reye, kendo ochalo ngáma kawo chiemo, kendo wito ne reye mondo ocham. Pidho rech en gino ma nigi nengo maduong' kendo manigi mwandu maduong'. Rech ongéyo ga sama gichieme. Kendo inya migi chiemo nyadiriyo odiechieng'. Omiyo ngáni obiro mondo ongí kaka reye dhi, kendo omigi chiemo.

Cham mar bando iloso e alworawa kama. Igole e puodho ka osetwo, kendo imoye mondo omed two maber. Bangé to isuse gi lwedo e alworawa pok wayudo suso mar masin, koro isuse kod lwedo. Kosesuse kod lwedo kendo ichak imoye mondo otwo maber. Bangé to imanyone gunde maber mothiedh maler, kasto iole mondo okane mondo kik okethre, Kamae e kaka iloso gini e alworawa.

E alworawa, kuma iuso gigo mag chiemo, inyalo los kod bao, kata inyalo los kod chuma kaka olos mae ni, gi singénge, kaka mae oket maber ni. Inya lose mondo oting' kit chiemo mopogore opogore. Ka onyalo tingó olembe, alode, kata gik moko ma iuso matindo tindo, machalo kaka modhi bende. Kamano e kaka iloso gini e alworawa. Gi bao kata kod chuma machal kamae.

Timo tijni en tich mayo ahinya ka ng'ato oketo kinda kendo chunye mondo otime. Odwaro pitho maber, e lowo maber ma tingó pi maber, kendo e lowo ma nigi chieng' maber moromo, ka achiel kod lowo maber ma otingó nengo ma opogore opogore. Pidho gini en gima ti bang' kinde matin omiyo ober ne jo ohala. Kaka anyalo puonjo ngáto mondo otime, en ni ngáto nyaka bed gi chuny mar ngéyo, bangé to ngáto nyalo nyiewo kodhi kendo opidh kumoro, bangé to odargi mondo okel gi e puodho. Kata ngáto nyalo pidho kodhi e puodho ma ok okalo e pidho kuma ikuongo ikane kodhi. Koro gi e yo no ngáto nyalo chako timo tijni maber, ka orito kuom ndalo matin madhi dweye adek mondo gini onyag maber.

Mapera en olemo mamit ahinya, kendo manigi gigo duto mabeyo ma okonyo e del. Olemo ma ahero, kata mapera ma ahero, en mapera mara, maratong' maka pok ochiek to toke en ralum. Kosechiek toke ratong'. Ahere nikech okonyo ahinya e rego chiemo e ich, ka okonyo mondo chiemo oregre maber e ich. Kendo mano e berene maduong ma okonyo go. Olemo ni en olemo maber ahinya.

Gik moko oselokore ahinya. Kit kipimo kinde machon gi kinde masani kuom bando ma ipidho kata ma ikayo. Chon bando mane ipidho ne en bando ma ne ikano e kubni. To tinde bando ma ipidho gin bando ma inyiewo kendo gin bando mothiedhi kendo ma nigi dongo maber. Ema omiyo kinde ni gik ma oselokore en ni keyo ma ji timo kendo bando ma igolo e puodho gin bando maler, kendo mabeyo, kendo madongo mohingo bando machon, mane nyachon mane nigi wang' matindo, kendo mane ji nwoyo kinde ka kinde. Kendo dwoko mar nwoyo no ne ok bed maber ahinya kaka kinde ni bando wuok maler kendo ma wangé ber maber ahinya.

Bando ka oseka inyarite mondo kik okethore e yore mangény. Achiel kuom yore ma irite go en mar ng'iewo gunia ma othiedhi, bangé to ikete e ogunia mothiedhi go, ma thuth ok nyal donje. E e yo manyasi ma ikano go bando mondo kik kethore. Yo manyachon, ma pod jomoko tiyogo, en kano bando gi buru. Ikawo buru mar kendo, ma kumo yien ma oseliel, kendo iriwo kod bando mari, kendo iketo e gunia. E yor ni, iyudo ka thuth kata gik machamo bando okdonjie bando mari. To yorni en nyachon. Tinde ji nyiewo gunde ma osethiedhi chuth kendo gengo kethruok mar bando. Kamano e kaka bando irito mondo kik kethore.

Japith mor ahinya. Osekayo gima ne opidho. Kendo gima ne opidhoni, ne opidho alot, mar kabich. Alot ni nigi nengo maduong' ahinya e chiro, omiyo nyaka okel mor ne ngáto. Nikech ka ouse, to oyudo mwandu. Kendo oyudo omenda kuom uso mar gima chal kamano. Gima chielo kendo makelo mor, en ni alot mane opidho ni owuok maber, kendo nigi ngima maber, kendo en alot maduong' ma ka opim to nyalo ywayo pek maduong' ma nyalo kelo mwandu mangény ahinya. Omiyo nyaka japur bed mamor.

Pidho nyanya e ot molos maber ma nigi yamo maber, nigi nengo mathoth ahinya kendo chiek, kendo iyudo duoko maber ahinya kuom pith mari. Kaka inyalo puonj ngáto kuom timo tijni, en ni ng'ano nyaka bed gi paro kod kinda mar time. Mano e gima okwongo, e okang' mokwong ma ngato ngáto nyaka bed go. Bangé to inyalo puonje loso odni, ma iloso kod juala moro ma keto yamo kendo kelo kalausi maber ne dongo mar nyanya. Bang' ka oselos mano to kendo koro nyaka opidh kodhi mar nyanya, mar nyanya e yo no mar laini maber, ma onyalo, ma nyanya ok riure gi nyawadgi. Bangé to oketone gi tol moro ma giluwo nikech nyanya kipidho to oluwo tol moro maber, bangé to o oketo tekre ne e pi maber, pith maber, doyo maber, bangé to onyalo yudo nyak machal kod ma. Kamano e kaka ngáto nyalo timo tijni.

Mae en two, en two mamako it cham. Kendo cham ma omakoni chalo it oganda, ma two ni biro chamo kendo ketho iteni ka ok ool ne yath. E thuoloni nitie yath, yath ma iolone, kendo makonyo mondo two ni kik landore e itene ma moko. Nikech ka olandore, to obiro chamo iteni, kendo chamni te biro wang' kendo onge duoko ma, maber ma japur biro yudo.

Mae en two. En two machamo it cham. Mae nyalo bedo it cham mar bando ma twoni odonje kendo chamo. Two ni nyalo twoyo it bando te, kendo it cham moro amora modonje kendo momako, nyalo bedo motwo gi kinde matin ahinya. Omiyo, gimi nyalo tim, en ni nyaka ol yath ne cham gi, kapok two ni olandore ahinya. Mano biro konyo mondo ogeng' two ni kik landore, kendo ketho um bando kata cham ma osepidhi.

Tijni en tich mar pidho oganda kata ngór. En tich mayot timo ahinya, ikawo kodhi mar ngór, ikwongo ichako gi puro, mondo ipur lowo maber, kendo iik lowo ne pith mar oganda kata ngór. Bang' ka iseiko lowo maber kendo isepuro to ikunyo maber kuma ilware kodhi mar oganda kata mar ngór, bangé to idog iumo kendo irito koth. Kata inyalo olo ne pi. Bang' dwe adek, oganda mari kata ngór mari biro bedo ni oseikore mar kayo. Omiyo puro mar oganda kata ngór en puro mayot, kendo mamit, kendo maber, kendo manigi nengo makelo mwandu.

An dereba, an gi nya, nyamburko ni kendo anyalo teri kumoro amora ma idwaro dhie. E alworani, nengone en ni wa waketo siling mia adek ma mondo ateri kuma idwaro dhie. To nikech ine jawuoth mara mokwongo, abiro ngádoni, mondo in koro imiya siling mia ariyo mondo ateri kumoro amora ma inyalo dhie. Bende diyie mondo ichul pesa matin kamano mondo ateri kuma idwaro dhie, koso omenda ma aketonino chalo ni ni nimalo. Dwoka mondo awinji.

Tich mar doyo en tich ma oselokore. E kinde machon, ji ne doyo gi lwetgi, kendo gipudho buya ma okgidwar oko e puothe gi. To e kinde ni ma oselokore. Ka kindeni, ji thoro tiyo kod gik ma nyasani, ma iole puodho kendo nego buya kendgi. Mano e ka gini oselokore e alworawa. Ka tinde ji okpur gi lwetgi, kendo ji ok do gi lwetgi, to ji doyo kokalo kuom gik ma iolo mondo oneg buya.

Tijni ber sipwap. En tich mahero kendo ma agombo timo kinde ka kinde. Tich mar ng'wedo chai. Itime gi joma nigi puothe kendo kata joma ondiki mondo ong'wed chai. Ka en gi nengo maduong' egweng'wa kata e alworawa ni, jomatime ka odhi ouso gik ma gigolo e puodho to giyudo mwandu kendo giyudo omenda mangény ahinya. Kopogore kod mano, tich mar puodho miyo ngáto bedo kod ngima maber, ka en kuma ngáto nyalo gole luya kendo golo luya manyalo miye two e dende. Ka ngáto golo luya, obedo maber e ngimane, kendo ngimane dhi maber ahinya. Mago e nengo ma iyudo kuom tiyo tijni e alworawa.

Jo IPSOS gin joma ngíyo paro mar oganda, kaka jo oganda paro ni piny terogi, kata gigo duto te matimore e alworagi. E dwoko ma nyocha owuok machiegni mar IPSOS en ni oganda ma odak e piny mar Kenya paro ni serikal ok ti maber kodgi ka atamalo piero abiriyo gi abich ne owacho ni serikal okti maber kendo ok dhi maber kodgi. Oganda moko modong' to paro ni serikal dhi kodgi maber. Mano e duoko mane oyudi e nonro mayande otim kod kanyakla mar jo IPSOS kuom kaka serikal osetiyo higni mag, higni matin ma gisetiyo.

Kinde mag yiero e pinje mangény thoro bedo kod tulo kod weche mangény. Tij kembe mag lando, kod keyo weche e kinde mag yiero gi en ni nyaka ginyis oganda gik matimore, mondo oganda ongé kuonde ma ka gidhiye, to ginya bedo ni gidhi kuonde ma nyakelo hinyruok ne ngimagi. Kendo nyaka giland kaka weche mag telo dhi, mondo kik ji bed kod parruok ni nitie gimoro matimore marach. E kinde mag yiero kembe mag lando miyo oganda ngéyo joma dhi timo yiero, joma igocho, igonegi ombulu, gik ma gichung'negi kaachiel kod kaka gibiro tiyo ka giyudo telo. Magi duto te kembe mag lendo kod keyo weche ema nyalo miyo oganda ngé, kendo miyo oganda ngéyo kaka gidhi mbele gi jok ma gibiro yiero.

IEBC e tend loch ma oyiene telo e weche mag yiero e piny mar Kenya. Ka achiel kod weche mag kiew. Kaka ginyalo timo mondo weche mag yiero obed man thuolo kendo makare, en ni puonjo jopiny kaka gigo ombulu maber, gi kwe, kendo kaka yo mar goyo ombulu miyo ji telo. Mar ariyo kendo ginyalo medo keto ayanga weche mag kwano ombulu, ka jogo duto, jogo duto te mariewore e goyo ombulu iketo kanyakla mondo ongé ka ikwano ombulu ma ngáto ok bed gi paro ni imaye. Mar adek en puonjo jogo matelone weche mag yiero e kuonde migoye ombulu, kaka onego bed ni gitiyo mondo ji duto te ma goyo ombulu ongé ni ombulu gi ikwano maber, kendo gik moko te timore maber. Kamano e kaka IEBC nyalo timo mondo yiero obed mani thuolo kendo makare.

Kuma adhiye ok bor ahinya. Bende misigo ni ok pek ahinya. Kuom yie mari, lorna nengo piny, mondo iterna misigo ni gi bei mani piny mohingo ma igoyo na no. Nikech chieng' machielo ka abiro dwaro mondo atigi apiko moro to in ema abiro luongi mondo itera. Koro waloso mana osiep kod wat, mondo chieng' machielo in ema itera. Eromamano. Duok na nengo chien.

Kae jalony e weche mag rieko manyien temo ngíyo ka kodhi ma oketi kata ma otingó en kodhi maber ma inya ti go. Ma ka itiyo kod lony ma manyasani mondo ongí go ka kodhi, gin kodhi mabeyo ma inya ti go. Kuma gin ntie ni en kar ngíyo kothe e yorno ma ki nyasani.

Gima biro e pacha ka aneno tijni, ma tich mar pur. Pur moriw. Matiende ni oket cham ma ohingo ariyo e purni. Ka ingíyo malongó ma pur mar bando, ma ochak oriw kendo gi pur mar afwoto. Japuroni, en ngáma riek, kendo otiyo gi thuolo moro amora ma en go, mondo oket gik ma ohingo achiel e puothe. Omiyo kokayo to okayo gik moko ariyo. Okayo cham ma en bando, ka achiel kod afwoto.

Ma en kit kodhi mar lum. Lum en gima ipidho mondo okony jamni gi chiemo kaachiel kod rito alwora mar kumoro mondo kik bed gi buru mangény. Kit gini ma ahero en mar nappier ma en lum madongo maber ma jamni nyalo tiyogo e chiemo ka gichamo. Mano e kit gini ma ahero. Nikech odongo maber, kendo en gi ndhadhu maber, en gi gik mangény ma konyo dongo mar jamni. Ema omiyo ahere.

Tich mar kunyo mariwa ok en tich matek ahinya. Moloyo ka in kod gige tich mabeyo kaka kweru ma ma dhoge duong', kata jembe ma dhoge bet ber kendo otegno. Kaka anya puonjo ngáto mondo otim tijni, en ni nyaka apuonj ngáto mondo ongé, marieba moseikore mar kunyo. Bangé to i idhiye e tiend marieba no, ka isefwenyo ni mano e marieba ma idwa kunyo, idhi e tiend marieba no, gi kweru, kata jembe, kata beti moro ma dhoge ber, kasto ikunyo. Nikech marieba ni ichamo tiende, tiende ma nigi nengo. Koro nyaka ngáto kunye, omiyo ngáma ipuonjo nyaka bed ngát ma nyalo kunyo. Tiendo ok odhi mabor ahinya, omiyo kunye ok tek. Ikunye kasto igole. Mano e kaka itimo tijni.

Tijni en tich maber ahinya. Gima biro e pacha ka aneno tijni, en mwandu ma japur yudo ka oketo kinda e pur mare. E e tijni, aneno ka japur osegolo mariepe, kendo onya dhi uso michamo. Onya moye mondo olosgo marieba ma iketo mar nyuka. Omiyo japurni, gima biro e pacha en gik mangény ma onyalo timo gi mariepe ni, kendo pesa ma odhi yudo, kata mwandu ma odhi yudo, kata sendi ma odhi yudo ka ouso gi marieba ni.

Gini kaneno gima biro e pacha en kinde ma ji osetieko keyo. Kendo kuonde ma ji osetiko keyo. Aneno ka jamni oseol mondo ocham gigo modong' bang' ka ji osekeyo. Mano e gima aneno kendo mabiro e pacha ka aneno gini.

Gigi duto te nigi nengo. Ka achako kod mokwongo. Aneno gima chalo olayo. Olayo nigi nengo e chiro kendo kata e del. Olayo konyo del, konyo gero del. Mar ariyo, aneno oganda. Gin oganda tieng' ariyo ma oluwore. Gi duto te gibeyo kendo gin gi nengo. Nikech en gi nengo mar chiro kiuso iyudo mwandu. Mar adek aneno njugu, njugu bende nigi nengo mar gero del, kaachiel kod kiuse bende iyudo mwandu. Kangíyo bathe kuma chielo aneno nyanya, kaachiel kod gima iluongo ni brocolli, ma itiyo, ichamo, gigi duto te, nyanya miyo del bedo gi tekruok mar gorruok kod kod midhusi manyalo yudo del, kaachiel kod brocolli moket kanyo no bende, kaachiel gi kitungu bende aneno. Gigi duto te nigi nengo kendo konyo del. Kendo kous gi ngáto nyalo yudo mwandu. Omiyo japur mapuro gi nigi nengo, kendo yudo nengo kuomgi.

Ka aneno gini kendo ka anyalo lero gima timore kae. Aneno ka japur osekelo kitungu mare mopuro. Osekelo e chiro mondo ousi. Ka anene malongó, aneno ka en gi kuma opimogoe kitungu mare, mondo ongé pek mare, ma pek mare ema nyiso sendi ma odhi use godo. Kendo kae aneneo ka janyiepo moro bende yiero kitungu ma odwa dhi tiyogo e ode kata ma odwa dhi uso en bende. Ka en gi kuma okete, e ogunia maduong' mondo oyier kitungu kasto omi jauso mondo opimne. Kasto eka ochule. Mano e gima aneno kae.